Yiolo ebae nagira aasa tenapisha nikidolita, naa olmurrani oibung'ita egita ejo perany. Eranyare nagira aendelea tenapisha.

Iyiolo embae nalotu edamunoto aai tenadim atoduaa ena pisha naa msongamano pookin oo garrin ketii Jam ele orbaribara , etaa garrin kumok naidim sii ore entoki naidim ayau ina jam naa ebaiki naa accident natupukuo, ebaiki naa inkera napoito sukuul ashukori sukuul, ebaiki naa Christmas neeku etaae oshi embae nayau ena jam msongamano pookin oo garrin.

Entae oshi imbaa kumok naidim ayatu enkima tiatua inkajijik akeyie pookin , ore entoki nalotu idamunot aainei tenadol ena pisha naa yiolo ena pisha naa enkima nanyita , naa ore ena kima naa ebaiki naa ositima oyaua etapeje ositima , neeku ninye ena naikoosaa ena kima.

Yiolo ebae etipat, yiolo patipat enasiai napoi anang'aki ilchafui alitai ampuyai ewoi nebo, naa keji pemitoki ai tapakaa ilchafui te environment ang'. Pimitoki aau ashu ai cause imoyiaritin. Neeku yiolo tenei ashu apuo asot tewueji nebo, naa kepeji ake, nimitoki naa ilo chafu ai tapakaa towuejiting kumok.